Ee aidim pi, naa atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Adolita taa entumo oltung'anak, oetuo naa ninche aaku tenebo. Elelek ah ore kulo tung'anak, naa ormarei obo ele, naa oewuo tenebo eponu anya ilomon lenche. Nelelek si eeku, iltung'anak kulo oosita esiai tenebo, neeku eetuo naa ninche anya endaa tenebo, neimaki inyamalitin nagira ninche aimaa. Neeku enetipat oleng ena.

Enalimu intokiting nalio tenewueji, naa adolita taa entoki naji information nai esirkali, naa enepuo ninche aikunaa iropiyiani peramatie olosho lenye. Nadolita inkoitoi are, eetae taa ena naji recurrent expenditure, nalakieki iltung'anak arashu ilaasak pookin lesirkali. Ore enda eare naji development expenditure, naa inkiasin arashu oramatiei nai opik sirkali, olosho lenye anaa taa enkitobirata orbaribarani, sipitalini, arashu nye nai onkuli tokiting akeyie sidan toltung'anak.

Ee kaidim pi naa atolimu, ajo kanyioo nagira aasa. Adolita taa iltung'anak okuni ogira aitashe. Netii kulo tung'anak ijo kitayu atua ebenki. Ore nai isiaitin naidimi ataas tebenki, naa tenebo weboloto ekaunt ng'ejuk, empikata oropiyiani nemeba esiana, enkitaunoto si oropiyiani kumok, arashu ninye erripoto oropiyiani inonok. Neeku esiai nai obenkin naloito dukuya tenewueji, naa enetipat oleng esiai nijo ena toltung'anak.

ore enaikoo pee elamu ena naa eji eng'as ninye aku edolita iltung'ana kumok adolita ilarikok loo losho le Kenya tene etii olarikoni kitok sapuk lee sirkali aa taa oldakitari William samoe Ruto netii sii olotii lenye loo rais oji kithure khindiki netuo ninche ene etaa mbaa sidan nalikito iltung'ana epuo naa niche alimu nkiasin ee sirkal oo naa Kuna ee digital ekuna olongi neeku ninche ehomoite ninche abolu neleki naa iltung'ana dupoto enana kiasin nayautua

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena naa elopisani arashu esikarini lee sirkali otii esiai enapiata kulo sikarini irko ensapukin aitodolu njere olarabal etii nelatu ndamunot esiai ee mandamano natasapuka tolosho lang le Kenya nenapita niche ebao naijio keturutuo iltung'ana naigero eitadoyio arashu enyiale uchumi olosho le Kenya neeku iltung'ana egira niche amirare oyetuo aing'oru esipata enye tialo mbaa nemenare nagira asaa

Ore ake pee adol ena nelotu indamunot ainei nkolongi kumok apa natulusoitie . Ore tena pisha naa kitayu enkurare ena olarikoni kitok tolosho lekenya. Enkurare taa ena naetuoki apik olarikoni apa olosho lekenya freedom oji enkarna jomo kenyata . Ore naapa pelo ninye airura , nepuoi naa apik ninye ena historical grave pee edamuni ninye tombaa sidain ninye naitaasa olosho lang lekenya telulungata .

Ejii meesapuk eng'eno naata naipirta ena, kake etii ake enkiti. Ore taa enatoki nalio tene, nekijo yiok irmaat. Ormaati ele olio tenewueji. Ore kuna ng'uesin kutitik, nenyor ninche oleng ainosa inkaitubulu nai naanana tolchamba loltung'ani. Neeta si enkumoyu enye imoyiaritin, naa naidim ayaki inkaitubulu. Neeku ormaati ele otii shumata ijo kitayu ormaisuri, naa egira ninye aing'oru entoki nanya.

Ore entoki nalotu indamunot ainei pelo nadol ena naa olale loongwesi .Kitodolu enapisha ajo olale etii ninye ashu ewueji neji plains or savanna naa enaa enalio .Elio ngwesin akeyie kumok etii oloitiko , etii iingati, naa lasima ake ketii inkoiliin .Adamu nai ingwesin natriripuoki , adamu sii ilashumba oponu aingor kuna ngwesin ,nadamu sii ropiyiani nayau kuna ngwesin naa eimu elata ekuna ngwesin.

Ore ake peyie adol enapisha nelotu indamunot ainei naa olturur arshu okioma oji NTSA aaninye taa oitasheiki imba pookin erewata ongarin tolosho lekenya .Ninche opuo ajur imbaa akeyie nimishakino nagira aasa tolosho lekenya tialo erewata ongarin .Ninche ninche sii oishooyo entoki naji licence tongarin pookin naji napoito torbaribarani lolosho lekenya . Neaku iloturur ele naa oitasheiki imbaa ongarin .

Ee kaidim pi atolimu, naa ajo kanyioo nagira aasa. Adolita taa enkerai kiti, naa nalio tenewueji. Netii orkitarri, naa ogira arem ninye. Neeku esiai ebaare ena, nagira naa aasa tenewueji. Egira ele kitarri abak ena kerai, elelek ah keeta enakerai emoyian naitanyamalita, neeku keetuoki naa aisho irkeek. Nelelek si entoki naji vaccination nagira aasa, naa olchani ilo oiboorieki imoyiaritin, nisulaki tonkera kutitik.

Ekaidim pi ainasu naa ajo kanyioo nagira aasa tenewueji. Tening'or taa naaji, naa kitayu sipitali ene. Sipitali toi ninye ene. Ore elde oitoipo torkarasha oibor, naa oltamoyiai nai olelek neshomo aiminie enkishui enye. Arashu oltamoyiai omoi oleng, ogira naa ninye aanyu ebaare naing'ua shumata oleng. Neeku sipitali ena, oltamoyiai si elde olio tede, oshomo amoyu neeku naa kegirai abak, arashu neshomo aiminie enkishui enye, neeku keeitai aya atua mortuary.

Ore nai paalo alimu ena, naa iji aikunaki. Ore kulo naa ilarikok lolosho lang le Kenya. Ninche kulo oitashe tenewueji. Neeta kulo arikok, naaji entoki nayieu neimaki. Elelek etii imbaa olosho nayieu nepuo ainosu, peyiolou iltung'anak pookin ajo kanyioo nagira aasa. Naa enetipat oleng esiai naija ena, peyie epuo ilarikok nai aisho iltung'anak ilomon, pearriyianu iltung'anak pookin, nepuo naa ayiolou enegira imbaa olosho lenye aikunari.

Ore nai enaiko palimu ena, naa ilarikok taa kulo lolosho le Kenya, ninche naa kulo ogira naa alikio entoki nayieu nelikio. Neeku etii larikok akeyie ene, oitodolu nye ajo entoki etipat ena nagira alimu. Adolta taa olarikoni James Orenko, nadolita olakeshani apa lolorika lorais olaanyiti Wajakoya, netii ekitayu olapa kitok lesiai ebiotisho Mutahi Kagwe, neeku iltung'anak ninche naa egira aisho olkilikwai nai onarikino neliki.

Ee kaidim atolimu ajo kainyio nagira aasa tene. Adolita taa eselenkei , ore enaselenkei negira ninye arany , eranyita ninye isinkolitin nai opikakitae naa enaalio . Nitodolu naa ajo ore ena naa kitayu enkilabu naa natii ninche , nidol ajo kekumok iltunganak otii ene negira ninche ashipakino, neoshito impishai enaselenkei itodolu naa ninye enkariano enye tialo eranyare.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa enkerai arashu embaare onkera ninye ena naloito dukuya tenewueji. Ore enatasat naishopito inkilani naa ninye kajo naa sinanu naata enkariano naa nabakie arashu naingurarie emoyian tosesen lenakerai . Nelio irkiek tenewueji , neeta ninye inoshi tokitin orkitarini naingurarie eneba enkima tosesen loltungani , neeku enetipat oleng naa esiai ebiotisho nisulaki enoonkera kutitik pemepuo naa ninche anyamalu.

Tenadol enapisha naa ore entoki nalotu indamunot ainei naa esiai enkisuma . Inkera esukul kuna , intoyie esukul kuna , neaku sukul ena natii kuna kera naa sukul ontoyie kitayu , neku elotu nai esiai enkisuma indamunot ainei naa tenadol enapisha. Negira kuna toyie esukul airo elelek eeta imbaa naipirta ate nagira naa aimaki, neku enetipat oleng esiai enkisuma tenepuoi aibungaki inkera.

Ore ake peyie adol empisha naijo ena , nelotu indamunot ainei esiai esipitali . Ore ake pingor kuna dapashi naa kitodolu nchere sipitali ena , naa ore esiai esipitali naa enetipat oleng tenkishui oltunganak amu ore ake peyie emwoyu iltunganak naa sipitali ekwetiki pepuo atum embaare netum irkiek opuo abak nelo naa lelo kiek abak nena moyiaritin naitanyamalita ninche .

Eepi aidim atolimu ajo kainyio nagira aasa tenewueji . Elio orkitari ogira aboitare iltunganak naa kitayu ninye kegira abak enayioni. Ore enaa enikidolita naa kegira elekitari abak enayioni naa matejo olchani onarikino nelelek aa eudito ninye vaccine naa olo aibooyo imoyiaritin tosesen lenye . Neku esiai embaare naa nagira aasa tene.

Adamu nai imbaa esipitali naa enaa enaitodolu enapisha . Engas ninye aaku elio iltunganak kumok, elio intasati nai namoyiaa, nelio irkitarini oetuo abak ninche naa iragita tenewueji. Niaku esiai naji oltamoyiak oiraga tesipitali naa adamu nanu . Netii lido omanita irkitarini , elelek aa ketamoyia oleng , neku eetuoki naa ainguraa pesaruni eton eitu inyiala imbaa enyenak.

Ore ake pee adol iltunganak kumok osoto tenebo tewueji naijo ena , nadamu naa iltunganak oshomo aaku keeta entumo naa epuo aimaki imbaa naipirta ninche . Elelek aa ore kulo tunganak naa kesisho tewueji nebo nelelek aa ilekanisa nabo , nelelek akeyie aa ormarei ele neaku naa kelelek eaku irubat oltunganak akeyie opasha amu adamu naji itunganak oetuo tenebo aponu naa aimaki esiai enye onyamalitin enye nagira aimaa.

Ore ake pee edol ena naa kadamu ntokitin naajiiarashu ewueji nemanya iltung'ana naa ewueji sapuk oloiterio ena enidolita ewueji netanikino nkajijik ewueji naaji tenkutuk oo lashumba slums naa eninye ena nalio tene nifolita Ajo kichafu oleng kune wuejitin naa kitorrono amu kepiki batisho biotisho oo iltung'ana ore naaji Kuna kera nalio elelek epuo aibug kulo chafui neeku naa nelo ayaki ninche enyamali tialo biotisho enye

Ore ake pee aingor ashu padol ena aa nadamu naji enkaji sidai oleng sapuk nasheta aitobiraki nalo naa nibungieki intumoritin .Ore naa pidol kulo orikan okuna misai naa elelek eetae entumo naji pibungi tenewueji amu kenya enatonata oleng entumo, elelek aa enormarei , elelek aa enekanisa , elelek aa enesiai , niaku akeyie kelo aaku ewueji sidai oleng naa napuoi aibungie ntumoritin oltunganak kumok.

Ee pi kaidim atolimu, naa ajo kanyioo nagira aasa tenewueji. Ekelio taa tenijo aing'or, irkitaarrini okuni. Etii lido sapuk otii tesiadi, netii kuna selenken are. Negira ninche naa aaku kegira aitashe tenewueji, egira autu nelimu ajo sipitali ena natii. Elelek ah kegira alikio nai intokiting nemetii, arashu nyamalitin na akeyie natii. Nitodolu ajo metorrok imbaa, amu keshipa ninche tonkomomi enche. Neeku adolta inkitarrini, naa tenewueji.

Ee pae kaidim pi atolimu, naa ajo kanyioo nagira aasa. Ore taa tening'or, naa inkera esukuul kuna. Intoyie toi ninye. Neeku kibala njere, sukuul ena natii kuna kera. Nenetipat oleng nai pepuo irmalimuni sapukin lesukuul, apik iroruat njere, peelo naa ormanyara lesukuul asidanu. Amu tenijo aing'or kuna kera eokito enkare, naa kesidai ene oleng negira aokie enkare. Neeku ebae etipat, oleng, peepuo naa irmalimuni aya eroruata tialo usafi, tosukuulini.

Ore ake peyie adol ena nadamu naaji ebaare oo nkera ekelio edakitari tenewueji naa nagira abak ena kerai kiti elelek ketamuoyia ena kerai neeku naa ewuo ngotonye ayaki edakitari meshomo aiguraa neloo naa aishoo irkeek peloo naa atum biotisho sidai arashu ninye iltung'ana lee biotisho otaparana irmareita egira aishoyo irkeek naa tialo biotisho oo nkera neeku adamu naaji ebaare oo nkera nisulaki naa Kuna kutiti oleng

Ee pi ekaidim atolimu, naa ajo kanyioo nagira aasa tenewueji. Ore taa tening'or, naa sipitali ene. Itodolu ajo enkitarri ena, naa natii enewei nebakishoreki. Neewuo entomononi, naa naata enkerai kiti, alotu naa aing'oru irkeek. Ebaiki naa ninye nemening'ito esidai, arashu ninye ena kerai kiti. Neeku ebaare eewuo ninye aing'oru, naa tena sipitali tenewueji. Neeku imbaa arashu inkiasin esipitali, naa kuna

Ore ake peyie adol ena, nadamu naai ormwalimui arashu emalimui, naa naboitare enkerai ore ake piingorr ena kerai naa kitodolu ajo meesidan ninye inkonyek enyenk, neeku ebaiki naa ngotonye ena, arashu ninye emalimui enye nagira naa aikilikwan tenaa kadolta intokitin naigerokino ina toki naigoritae, neeku adamu naai enkerai naai nagirae aikilikwanishore peyie elo naa alimu tenaa kadolta pooki toki tine wueji .

Ore ake peyie aing'or enapisha, nelotu indamunot ebae enchipai, oleng. Eselenkei ena arashu entasat, naa naibung'ita enkerai. Nelelek ah sipitali eewua enda kerai, meetuoki naa apik loshi keek oibooyo imoyiaritin, naa tenewueji. Nitodolu ajo etishipe ninye oleng, amu ore oltung'ani ogira airorie, nelelek eeta entoki sidai oleng nashomo naa aliki ninye. Neeku elelek ah inkera arashu enakerai etoriko sipitali, peyie eponunui naa aing'uraa.

Epi ore ake pee adol enapisha nelotu indamunot embae torono oleng . Ore kulo tunganak olioo tenewueji naa ilolturur arashu ilorkioma oji kenya red cross naa oishoyo oshi ninche iretot toonkatitin orbuketa. Niaku naa elelek aa ketii embae toronok oleng nataase neku keetuo naa ninche asaru naa iltunganak .Neku ninye nagira aasa tenwueji , nidolta naa ajo kekumok iltunganak obwakita tene neku kelelek aa ketii naa iloshoita atum naa batisho.

Ore peyie ing'or kulo tung'anak, amu adolita entasat naibung'ita inkaik inkera enyanak, naa nitodolu ajo ekitayu enapa rishata orbuket lemoyian e corona, naa itodolu enkishopoto okuna karash onkumeshin. Ore nai embate naitiship tenasiai, naa entomononi nai narikito inkera enyanak sukuul, arashu nashomo ariku, naa nelo aakikisha ajo keserian ninche inkera enyanak. Neeku ninye naitishipisho naa tenapisha, egira naa ninye ena tasat arik inkera enyanak.

Ore ake pee adol enasiai, naa kadamu ah sipitali. Ore ena rubata esipitali, naa ewueji nirragie intasati kuna nashomo ninche aisho. Keji tenkutuk olashumpa maternity rooms. Neeku intomonok kuna nashomo ajing' aji, naa nairragita tekuna rruatin. Naa enetipat oleng tenepuo ninche aku ketii sipitali, pemepuo naa apik enkishui enye onoonkera kutitik batisho. Amu eketaaniki inakata irkitaarrini, peepuo naa autaa neretu ninche tenkata enyamali.

Ore ake peyie adol empisha naija ena, nadamu nai esiai ebiotisho. Nadamu enkiteng'ena nai naipirta biotisho oltung'anak, naa nagirai aishooyo tenewueji. Ore kulo olio tene, naa ilang'eni lebiotisho, neeku ekelelek aketuo ninche naa aishooyo enkiteng'ena, naipirta esiai ebiotisho. Elelek etuo aishooyo irkeek, elelek eetuo aishooyo ebaare epesho, akeyie naa eimu ilturrurri kulo sapukin, naa lebiotisho.

Ore taa teningor enasiai naa esiai ena ebitisho arashu esiai embare . Orkitari ele otii enewueji , negira naa ninye abak enatangile naa nalio tenewueji , neku naa kisapuk esiai embaare eimu naa sipitalini tenkopang amu ore ewueji pookin netii iltnganak naa kenarikino ake peyie epuoi aitasapuk esiai ebiotisho naa pemepuo iltunganak anyamalu tomoyiaritin kumok natum.

Ore ake pee adol enatoki arashu enapisha, nadamu naa enkolong nashomo sinanu, alo naa aaku tenebo agira aing'or, olaranyani naapa oewuo aitiship iltung'anak. Naa ore peyie ing'or enewueji, naa kumok elelero oleng tenewueji. Ekenyor ninche neponu ashipakino, naa enasiai eranyare nisulaki kewarie, arashu inoshi katitin nemeeta ninche esiai. Neeku esiai eranyare adamu, naa naloito olaranyani arany.

Ore ninye ening'or enewueji, arashu kulo tung'anak olio tenewueji, naitadamu enapa rishata orbuket lemoyian oloirobi naji corona. Ninye apa naiko arashu naisho iltung'anak mishopo inkarash onkutukie, nisho iltung'anak metalamata akeyie pemenyikakino, naa apa tinarishata. Neeku kitodolu ajo eshomoita kulo tung'anak aishooyo imbaa arashu intokiting naretie ate, naijo kulo pirai lonkariak, akeyie okulie tokiting napuo naa aret iltung'anak peibooyo ina moyian apa.

Ee pi kaidim nanu atolimu, naa ajo kanyioo nagira aasa. Adolita taa iltung'anak, irkijanani ogira ninche abuak, naa tenchipai. Ore ping'or inkilani naishopito, naa kigero Shabana Fc,ataa, entim enye ina. Neeku kegira ninche aisherekea, naa amu eshomo entim enye, alo naa aisulu tenkiguran naatae. Neeku esiai enkiguran empira ena, nagira naa kulo tung'anak ashipakino oleng.

Ee kaidim atolimu, naa ajo kanyioo nagira aasa. Ore taa tening'or enapisha, nitodolu njere ketii iltung'anak, oshomo aitiship ate, naa tewueji sidai. Kelelek oleng ah ormurrani eselenkei, nai nanyorra nashomoita apuo aitiship ate. Eshomoita ninche nepuo ainyang'u idaiki, kuna nainosie raha, etii enaisho nagol enkinyang'a oleng, etii idaikin akeyie naa enaa nikidolta, naagira ninche apuo aitumia. Neeku esiai e raha ena.

Ore entoki nalio tenapisha, naa iltung'anak olio egira ninche, naa arany. Elelek ah ketii osinkolio ogira kulo tung'anak asujaa, arashu egira naa ninche aserem Enkai. Neeku ninye ena nagira aasa, eetuo iltung'anak atumo tenewueji, ebaiki neetae enkiteng'enare nagira ajo peyie elo dukuya, neeku naa esiai naranyi etang'asaki aiterunye, peyie esuju naa ebae kitok, ena tumo.

Ore ake peyie adol enapisha, naitadamu oleng naa inkera nai okishin, arashu inkera nai naaji tenkutuk olashumpa children with disability, naa ninche adolita tenewueji. Netii kulo tung'anak otii tenebo ninche, negira naa ninche aretu kuna kera, pemepuo naa anyamalu. Neeku adamu nai ereteto nashomoki naa ayaki kuna kera, neekini kulo orikan ogira atonie, naa pemepuo naa ninche anyamalu, naa tesiai enye.

Ore ake peyie adol ena, nadamu esiai enkiteng'enare nai ontomonok, nashomoki naa apik intomonok tenebo, nepoi naa aiteng'en ninche, tialo esiai nai matejo enkitobirata ebiotisho enye, naa nisulaki ena naji menstrual hygiene management, naa toseseni lenche. Neeku enkiteng'enare ena, naa naloito dukuya.

Ore ena, naa enkerai ena tarruesh, naa nalio tenewueji. Naa kitodolu ajo kitayu sukuul ena, nashomoki naa arik enakerai. Neeku enkitarri ena, arashu emalimui enye, nagira naa aret ninye tialo enkisuma. Neeku inasiai nagira aasa.